Wambere no tũhũthĩre gathiburing'i, thibũring'ini nĩ karĩa gekagĩrwo gatagatĩ wa mũgũnda, kũngĩ gatagatĩinĩ na mĩenainĩ. Nĩ karia kahingũragĩrwo maĩ moka nĩkaminjagia maaĩ mĩena yothe ya mũgũnda, na gathiũrũrũkaga mĩena yothe na nĩkahotaga gũitĩrĩria maaĩ wega, kaheyaga indo ta mbembe, mboco o mĩmera yothe maaĩ wega. Na no tũhe maaĩ tũkĩhũthĩra baibũ iria cikoragwo citũrĩtwo tũmarima tũnini ĩitagĩrĩria o mũmera maaĩ, baibũ ĩyo nĩ ĩteithagia nĩĩteithagia wanangĩki mũingĩ wa maaĩ.

Nĩ gĩthima kĩrĩa ngoragwo ngũrĩire mbombo ĩrĩa ĩhũthagĩra thitima, ĩrĩa twĩkĩraga mĩberethi tũkamĩtambia mũgũnda-inĩ kũrĩa irio cirĩ. Rĩrĩa twakorwo tũkĩhũra maaĩ kuma gĩthimainĩ kĩu, mĩberethi ĩyo nĩĩthiyaga ĩitĩrĩirie maaĩ mĩmera-inĩ. Ningĩ o na mbura no kĩhumo gĩakwa, rĩrĩa no ndikoragwo ndĩmĩrĩgĩrĩire mũno, rĩrĩa mbura yurĩte nĩ itagĩrĩria maaĩ, nĩĩteithagia irio na mĩmera yakwa ya mĩgũnda kũgucia maaĩ wega.

Mbombo ĩyo mwena wa kũrutĩra maaĩ yũmĩte gĩthimainĩ twĩkagĩra mĩberethi, ĩrĩa tũmĩonagĩrĩria tũkamĩtwara mwena wa rũgongo wa mũgũnda, koguo rĩrĩa mbombo ĩyo yakio, kũhũra maaĩ tũkĩhũthĩra thitima, maaĩ marĩkia kuma gĩthimainĩ mauma mathiaga mabatĩte nginya rũgongo rwa mũgũnda, kũria maaĩ mau mambagĩrĩria mwena ũcio mokĩte maikũrũkĩte tũikũrũkĩtie nginya mĩberethi tũkĩheaga mĩmera ĩno ĩngĩ ya kĩanda.

Wĩ mwega ndagĩtarĩ? Niĩ ndarĩ haha wiki igĩrĩ thiru na ndarĩ na mũrimũ wa kũrĩo nĩ nda, niĩ ndokire haha na ngĩgũtarĩria na ũkĩnyandĩkĩra ndawa, ndawa iria wanyandĩkĩire ndathie ndaheo, nĩ ndakorirwo wagũkorwo ngĩcinyua na ndikoretwo ngĩcinina, ndacinyua wiki igĩri, na rĩu nĩnjokete haha nĩ gũkorwo nginya nĩndĩraruta ironda ingĩ ndĩrarigwo nĩciakĩ, ngarigwo kana ngona tarĩ ndawa icio cirathũkĩra, ĩ hihi ũkũrigita atĩa mũrimũ ũyũ?

Mbegũ njega cia mboco iria ndahandĩte, tĩri gũkorwo wĩna hinya na wagĩrĩire, gũkorwo mboco icio mũmera ũcio nĩũrakoretwo ũkĩgucia maaĩ wega, ona ningĩ kũhandanĩria na mbembe ciakwa, gũkorwo nĩndĩrekĩraga thumu wa ng'ombe na ngũkũ, na bataraitha ĩrĩa ndĩrakorirwo ngĩkĩra nĩ maũndũ maria maratũmire ngorwo na magetha mega ma mboco ciakwa.

Ũrĩ mwega ndagĩtarĩ wa ndawa? Niĩ nyuma haria harĩ ndagĩtarĩ na ndamũtarĩrĩa thĩna wakwa, ndĩna thĩna wagũkorwo ngĩrĩo nĩ mũtwe, na ngakorwo ndĩna kĩhoma kĩnene, njũkĩte thibitarĩ maita merĩ na ndagĩtarĩ nĩacoka anyandĩkĩra ndawa ici, ndawa ici nocio ndakorirwo ndandĩkĩrwo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na ndĩgweciria no cindeithie, tondũ nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ citiandeithirie, ũkũndeithĩrĩria atĩa? he ndawa ngĩ ũngĩhe irĩa cigũkorwo cikũndeithia tiga o ici.

Rĩera nĩrĩtũmaga, nĩrĩtũmaga mũmera ũmere na ihenya na no rĩtũme mũmera ũkorwo ũgĩkururia mũno, koguo kaingĩ mĩmera mĩingĩ nĩĩringanaga na kũrĩa ũrahanda, rĩu angĩkorwo nĩ mũmera ta mũcere, mũcere ndũngĩhandwo o kũndũ guothe bũrũri-inĩ ũyũ witũ, mũcere kũndũ kũingĩ ũhandagwo kũndũ ta Mwea, Embu na Kĩrĩnyaga, tondũ tondũ mũcere ũyũ ũngĩkorwo ũtwarĩtwo kũndũ ta Nyĩrĩ nĩ hinya rĩera rĩa kũu gũkorwo rĩkĩigũana na mũcere ũcio, mũcere ũcio no ũkorwo ũrĩ wa gwĩkururia mũno na ũkorwo ũkĩaga kũmera wega. Indo ta marigũ, marigũ matihandagwo kũndũ guothe onamo nĩgũthiaga ũguo gũkaringana na rĩera rĩa kũndũ, rĩa kũndũ kũrĩa mũndũ arĩ.

Mĩberethi ya maaĩ nĩĩteithagirĩria mũno wanangĩku wa maaĩ tondũ ko ti mĩberethi maaĩ maitũ mangĩtũraga maitĩkĩte mũno, ona he kĩndũ ta tap. Tap nĩyo ĩhũthĩrwo gũkorwo ĩkĩrora maaĩ ma kũhingũra na kũhinga ũguo maita maingĩ tap nĩĩtũteithagia mũno tondũ rĩrĩa maaĩ matarahũthĩrwo nĩtũkoragwo tũkĩhinga. Ningĩ ona rĩngĩ ona maaĩ marĩa tũrahũthĩra he maaĩ tũngĩhũthĩra maita merĩ rĩu ta maaĩ ma kũhũra nguo maaĩ mau ma kũhũra nguo no mahũthĩrwo gũthambia indo ta nyũmba, ũguo nĩtũkoragwo tũkĩmenyerea maaĩ na wanangĩku wa maaĩ.

Mbegũ ya mbembe ĩrĩa niĩ ndĩrahanda ũguo nongarũrĩre na gucenjia mbegũ icio. Tĩĩri wakwa gũkorwo ũtarĩ na hinya, ũtarĩ wa gũkinyia gĩthimo kĩrĩa kĩagĩriire. Ũguo nonjũrie, nonjethe ataaramu a tĩĩri arĩa mokaga makoya tĩĩri wakwa makanjĩra nĩ mbegũ irĩkũ ciagĩrĩire. Rĩngĩ ona kwaga gũkorwo ngĩhũnia mĩmera yakwa thumu ũrĩa wagĩrĩire, thumu ta wa ngũkũ kana wa ngombe, no ihinda riũ rĩngĩ ngĩhanda ngakorwo njihũrĩtie thumu wega. Kwaga kũhe bataraitha ĩtarĩ ya gĩthimo kĩega mũno, ona nĩ njũragia ataaramu mbando nĩo matwĩraga nginya mũigana wa bataraitha ĩrĩa mũmera wakwa ũbatiĩ gũkorwo ngĩũhe

Njiarwa itũ nĩ ũndũ ĩkorete ho, na tũgakorwo tũgĩthiĩ na mbere o na mũtugo ũcio, no ngwĩciria, ũndũ ũyũ wa gũkorwo tũkĩgũrana waumanire na aciari a aciari a aciari a aciari aitũ a tene mũno, rĩrĩa makorirwo magĩikara thĩ na magĩciria ti wega gũkorwo tũkĩruta mbũri mwena wa aciari a airĩtu na tũgakorwo tũkĩmatiga ũguo, no nĩ monire wega gũko magĩko tũkĩgũrana, rĩrĩa tũracenjania mbũri ĩno, tũgakorwo tũkĩmanengera indo iria cigũtũma mone, makorwo makĩona wega wa kũrera mũirĩtu ũcio.

Hee ndawa ĩgũragwo ya kũhuhĩra magetha makwa kamũira makoretwo makĩanangwo nĩ tũtambi, ndawa ĩyo ĩhũragwo ũkĩhũthĩra mbombo ĩrĩa ũkaga ũkahũra mũgũndainĩ waku rĩu indo ta mbembe, mboco, waru na thũkũma. Nĩĩteithagĩrĩria mũno gũkorwo magetha mau matigakorwo magĩthũkangio mũno nĩ tũtambi, angĩkorwo nĩ kĩndũ ta mbembe nĩimenyagĩrĩrwo gũkorwo ĩgĩthecwo nĩ indo ta mbũca, na kĩndũ ta thũkũma nĩĩmenyagĩrĩrwo nĩũndũ wa ũme gũkorwo ĩgĩthũkangia na gũthecanga thũkũma ĩyo.